En iyeyu kekere biik chekoruruchok ana chekotuiyo kikere kora kokayumak ak itaya kokere kora komiten kong'ololdos kimuche keker kele inoni ko tuiyet, bo komonut kasit ni ngamun en iyeyu imuche icheru chitugul kit nebwote ana eleyoche keyaita kasit anan koimut aketugul netindoi kora en iyeyu kora omuche onetgee tuguk chechang amun imuche konetin ngo kit nekomengen anan koimuche konyo ngo ak itya kongalalen kit eleyoche keyaita kit ak tor oker tugul kora ko kou noton koyoche keyai

Kikere ketiik chekakitutan chemiten seleleisiek chekakiyum en lorit anan chekokinde lorit kora kekere mii biik oeng'u chekere. Elekiyoitoo boisiet ab tutanet ab ketik en olin nyonet kora ko biik alak komuch kotutan ketik komoinde selele imuch kochob kit neu betit ak itya konde ketik anan itya kotutonji ketik kou cheborus anan bluegum, biik alak komuch konde seleleisiek ng'ung'unyek kou yukikere en iyeyu yekakonde seleleisiek ng'ung'unyek anan yekakosur ng'ung'unyek ak seleleisiek konde seed aketugul anan konde tenderiat aketugul en selele kou noton ak itya kour anan ak itya kotekyin elemomii beek ana elemotinye asista ne direct yekakochobok kou noniton imuche irib ak inogi beek ak ikere ak itutuu chemasai alak tugul cheimuch korut akoi yon ikere kakoechekitun anan yon ikere kakosich kimnotet icheru kobwa asista ana iste kit nekoketuchen barakiat

Yon icheng'en anan yon imoche inyorchigen rurotet nekeikei ko imuchei inyorchigei kaimutik chechang' kou imuchei inyorchigei anan imuchei iboishen rapinik chechang' kora ko imuuche iger Ile mara inicheng'chinigei rurotetoshe choton ko muuch inyorchigei kewelutik cheu pest site anan inyorchigei kutik chemuuch kwam tukukuk anan inyorchigei miyonwokik chemuuch konam rurutik anan konam minutik chekekemin en kou noton komuuch komenyorchigei rurutik chekoimokchinigei kora imuuch kora konyo kemeut anan konyo ropta ne oo en kou noton ko imuuch komemuch iter ropta ne oo anan ko kemeut ne oo ngamun mara ko minutik cheitindoi ko mara komemuuch inake beek asinyorchigei rurutik che choton

En yun en iyeyu kimuche keker keringoik anan ketik chekimine kikere chekokemin akekere chetakobolotin keringoik kasit ni komuch inyoru kewelutik kora komuch inyoru kora komuch inyoru kora tuguk ana tinye advantages chechang siochome kasit ni kora komuch inyorchigee ana inoni kotoreti en koyoe environment kokararanit kora kasit ab kemin ketik ko kikotoret en ropta o kikotoret biik chechang kora kou en biik chemiten kokwet komuch komin ketiik biik alak konyorchigee kwenik konyorchigee tuguk cheteksen imuche itechen kot biik alak kora koimuche ialde ketit ak inyorchigee kelchin kora koyoe emet anan yoe mbaret ng'ung kokararanit kewelutik cheimuche inyorchigee anan yon en minset ab ketik koimuche inyorchigee tuguk cheu kemeut ketik alak koimuch koimin en rutunet ih imuch koteken long anan imuch kokagee komorut koeechekitun kou elekemokyinigee

Ele kiputitoi bandek en olinyonet komoche koterter anan moche komakergei in biik tiengei ole kemoktoi anan tiengei ile kepute kemoche asilionjin mbaret anan ko mobek biik alak komuuch kokany kotatun koyomiyo bandek eng' imbar kabisa aktio kopikoputot anan koba kobo kocherunot kityo badiat akobokokto mobek kotononso biik alak komuuch kochomei koyep mobek akoyum anan akeruruch biik alak komuuch koip ak terekta sibokoput eng' kaa anan koruruchit en kurupishek asikoyokoputot

Kiit nemilebik en iyeu kou elekikere iyeyu ko kobur koik melewet anan kobur koik desert, ko kiit nemilebik kekere ketik anan kikere kotok chenyolilen ak ko en ngweny kekere ko desert, kora kimuche keker kelee en yuu ko emet neoo asista kot mising lakini kikere lakwet anan kikere nekanam camel inii kekere kokalach ingoroik che nyikisen kot mising, en iyeyu kora kekere tiongik cherwoyote en eleloo, kikere tukuk cheuu nekoo alaan ngororek, kiit nemilebik alaan kiit neikochin biik kwongut ko omenee amun kiit nekikere komomii kiit nenyalil neimuch kiam en ngweny anan komuch komii beek chekimuche kenyor en atkai tukul.

Yon kakopata putetab pandek ko imuchei ikonor pandek imuchei inde choko yon kakoyomyo imuchei inde choko komakitor biik alak komuuch kora kopir pandek akityo konde kinuok en choko anan ko en ko biik alak kora ko imuuch kode kerichek akityo kopakakta kityo kou noton biik alak ko muuch kopakaktaen mopek anan koker kopakaktaen kotom kipony ko tatun koyomyo tiengei kele imoche ikonorte ano pandek

Kiit nekikere en yuu kekere temiik cheminse anan chesemberi tukuk minutik chemiten en mbar, kikere ko kokingotyi yuton kobur kouu green house anan ko green anan konyalil kot mising ak ko kararan, kiit nenyone metinyun en iyeu ko en iyeyu imuche ichop tukuk chheuu chuton anan imuche iker ilee ketech eleeu yuton akitio konyorchike beek ak konyorchike semberishet nekararan bitet komnye ak inyorchike tukuk chekororon ak inyorchike amitwokik atkai tukul kerkee komiten kemeut anan koroboni amun kouniton koketer kemeut anan keter kora robta neoo mising komoityin tukuchuton ak kobar.

Chobetab taishek wainik chekirobe en korik anan chobetab cameraishek cheimuch koribe korik amachut chorik ko imuch kochop chito akenge kou yekokiker kelee kikuren nee chichoton, chito neimuch kochob taishe choton anan kochop wainik ko chito nekisomonchi chekikuren electrical engineering anan chekisomonji kasitab sitimok, kimuche kekure chichoton chitab electrical engineering anan ko en kutit imuche ikuren chitab sitimok.

En iyeyu kekere chebioset anan okekere kora mosongik chekakimin chechang en mbar, chebiosaniton anan kwonyiton ko kanam mosongiot akenge, kiit nekikere koteseta en ireyu kekere kokere mosongik ngo kokoyam kebut anan ngot ko kokoyam kobutot metoek, kere kora kot komiten chekokoyam komuch kobutot, kikere mosongik chekororon mising ak ko mosongik chalelach.

en chitukul kotimuche inyorchike kasit neunitan , neimuche inet pik kocheren pik alak rabinik en kit neu nino kora simanai anan simakinamin koimuche iyai ke kouan kainai anan kou nekecham kasit noto imuche inet pik inai kit netamko yai pichutan asikomuch kochor rapinik anan kopirchi pik alak simoishek asikoipen rabinik chwak, yekerinai elet tam kochapta anan yekarinai kole ng'o ak ng'o nemache kinet anan ng'o nesore bik nelipani bik imuche iwe akitya imwachi serikali akopa tukuchoton aki arorchi amun karinet tukuku chetma keyai akopik achon cheta koyaei kasit noto.

Boisiet ab minetab bandek ko terter en kokwetnyun, biik alak koimuch koboisien eik imuch yan kakotemak mbaret komuch koboisie eik kochopchi beresisiek chekindoo bandek. Biik alak komuch kokerer beresisiek ak itya kondeot bandek anan kochobot icheket keringoik cheimuche konai kole tos ano ak ano eleyoche konyon kochut bandiat aketugul kou niton ko tiengee kele tyana mbaret ng'ung neketindoi ana ketinye kemoche iminde ano mbaret ng'ung ko tiengei kele imoche iboisien eik anan imoche iboisien biik chenyon kokerere biik cheboisien large plantation anan chemine bandek chechang kora komiten terekta nemuche konyon kominun kou yekingen kele kikowalak technology miten imuche icheng noton yon itindoi large plantation konyon kominun bandek

Boisioni kokikotoret biik chechang wose chemiten en olin bo desert anan chemiten en melewet kora boisioni kekere kokararan kot missing amun imuche inyorchigee beek chetililen ak iram inoni ko imuche konyor kiagik anan konyor biik beek chetililen ak cheboisien kora inoni ko boisiet neimuche komecham chito amun biik alak konyon komurite romen tuguk chemuren ako biik alak komuch komorib koyoche eleoche keripto

Kebit ana elekomuch kokomiten virus bacteria ana ko fungi kobo komonut kot missing amun en niton ko keker ile matakobwa ana matqkonamchi ana keker kele kakibar tiong'ik chuton mengechen asikomatakonamda komatakobwa ana matakonamda chii kora bo komonut kasit ni ngamun kou niton ko kit neinegen neimuche kobar tiong'ik chuton mengechen cheu bacteria ana cheu virus komatakotestai konam biik ako kora choton tiong'ik choton amun motogu amokimuche keker ak konyek kyok ko kit elekimuche kebarta kokebite ak kerichek che choton cheimuch kobar

Ribetab nego ko kit neroisi kot missing amun nego ko tuguk chemotomiondos ako nego kora ko tuguk chemotokisiboti kot missing nego imuche kityok iker ile kakinyoan ana tililen kora ko kit nebo maana ana nebo komonut soiti en ripset ab nego ko iker ile kekor nego kora atkai tugul iker kityok ile konyor beek nego ak itya konyor ot ndonyorchingee kora suswek tutugin ana tugun cheome tuteno ko nego kongen koam nego koroisi ribet nywan ngamun motomiondos, nego ko motomiondos mou teta ana mou kiagik alak inde kityo iker ile konyorchigee beek kanyor choton tuten cheome ak kokikor ak itya kenyoan koribet nywan ko mauui

Ribetab ngokenik ko tiengei kole kebai ngokaik aichon. Kou nguno yu kigere eng yono kokakibor maainik. Ribetab ngokaik chelogu koyochei korok iguiye ile nee kit neaboen asikolok. Biik alak ko imuch koalchi layers ko biik alak komuch kowirchi bandek ak kokochi suswek. Kora koyochei iker ile ngokenik chelogu ko kekochi kit nekiguren calcium asikobit komaam maainik. En yutok imuche inyorchigei maainik che healthy che kororon. ako chechang yon kekochi amitwagik che choton. Kit ana kito oleboiton biik ngokenik ko tiengei kele kebai ngokaik aichon. Ngotko mchebo maainik kou yu kakemwa ana chebo panyek anan ko improved ana ko kienyej. Ko yochei iguiye ile amitwagik aichon che yochei agochi kongete komengech akoi koyekitu. kora kikirindoi ano mianwagik anan kerichek aichon chekikochin.

Ele kichopto spinach kou yuu kokiboruech spinach koroulisi kabisa chobenywan, spinach kou cheluanda ingwot nerurin amotososen motosose tukun chechang. Koraa spinach kochome bik chechang amun motinye en motinye acid so chome bik chetinye alcers spinach imuche ichobe konyil oeng imuche ikarangan ak kitunguik ak inde muaita ana ko imucheichopte pendo en bik chechang kochome ingochopto pendo. Spinach komotomoche spices chechang amun en yuton kokere kele spinach ko kit nerurin kot missing.

Kit neimuche komil bik kot missing kou yekikere en pichait ko yekikere kekere korik chekakitech Ako kokere ko melewet kabisa kikere komoswek alak ko koyomyo ketit momiten okot suswek amomiten okot kit nenyali asikomite ele kekere ele kobur konyalilit Ako kotulil koraa en niyut anan ek kot nekikere nemii huko komo olda tukul koraa ele nyalil. Kikere mite ele kanyakilit konyalilit ak ityo nkisiptogee kiteno koraa komanyalil kit nemile bik ana kit netoboku bik akobo yuton ko kilyan asikonyalilit oldo kiteno ak ityo kidiptogee komanyalil. Koraa nkeba kit neimuche komil bik kekere oratunwek chechang ana oratunwek chekaba kotko momiten momiten ele pendii kikere koraa karishek chekekipagen ana kokinde oleu timin monekit kot monekit kit agetutuk nekimuche kele amunee sikepaken karishek chuton en yoton.

Kit nekararan ako kit nebo komonut missing minet ab ketik ko kikeker en ngwony tugul ana en Kenya kot missing ko biik komwoe kolenen minet ab ketik ko kit nebo maana missing minset ab ketik kochobwech environment nenyonet kokararanit kora kochobe kotere beek ana kotere erosion kora minset ab ketik kora ko kikoyai konech ropta, kikobit kemeut en komoswek alak olemotomiten ketik kora minset ab ketik kou elekingende ko kokiprerserven nature nebo environment anan kokiprerserven ketiik wose ot ketik chukibo keny kora minset ab ketik kotinye kelchin neoo en chito neimine ketik kou chon cheborus ana ketik chubo nguni koimuche ialde iteksen anan koi ot kwenik koik makaa

Taritik chemoe chemoche keboe en olin bo Garissa ko cheu ot ngokenik ih pigeons, ducks ak weaver birds ak alak chechang taritik chuton ko eleburtoo anan elesovoivendoo ko kosovoiveni keyee beek kokochin biik chemiten yoton kora ko kikoadapten ak environment nesamis ana ne harsh nebo komosaton kora chechang en taritik chu kosovoivenen koame insects anan kobole ng'weny ak itya konyor tiong'ik cheu kutik chemiten ng'weny en yuton kekere kora kele toritik chuton kora kosoptos kokikonai eleburtoo ana komuch kobur kokagee en yoton kokagee betusiek chechang kogagee komonyor amitwogik alak tugul

Eng kapkirwok ko tam ko chetelelnjin mbarenik kotinye ng'otutik chechang kot missing kou komeal mbaret kooche inai ile nebo mbaret ana koyoche kotindoo documents tugul cheiboru kole nenyinet mbaret kora inyee koiole mbaret koyoche itinye biik ana itinye biik chekere che witness chekere kondoo sein kole keal iman mbaranoton en oret nenyolunot ko kit neuu komosta nebo chito nekooldoo kora mbaret ko kit nekimuche kele manyumnyum ana moroisi kialda kot missing amun yoche itindoi title deed neiboru kele anan koyoche itindoi amunee asikai ialde mbaret kora en kapkirwok nguni ko mbaret koba chitugul anan kikeker koimbaret kobo lakok tugul che tibiik anan ko che weriik ko en kapchi ko momiten anan kimuche kepchechi tugul kou en elekimwoitoo en kapkirwok